Ore olaini leoroto endaa tenkop aang naa etii indim oltungani nintumia ltunganak peyie ekes endaa tolchamba lino aa ore taa intumia oltungani nkaik peikes endaa arashu irmatunda nindim si oltungani aitumia peyie intau ashu ikes irmatunda anaa arashu ikes nkwashen ashu nindim oltungani nintumia nilep nkishu inonok kesidai amu. Kesidai tolchamba ashu temukunda kiti naasidai si to maua ashu tomaua inonok naidimbainyalata tesiokinoto nindi si oltungani aitumia imashinini peikes endaa sapuk tanaa sapuk olchamba lino nindim sii na ore ina na kisidai tolchamba sapuk na kesidai amu tesiokinoto.

Ore entoki naitodoiye enkiremore te Kenya naa etii naa elaunoto arashu naa metii enchan, arashu sii netii enaaku keatae enchan naa kore inashan naa kesapuk naa keinyal naa Inkaitubulu loo ilchambai looltungana . Neti sii nela ,netui sii meatae te Kenya, meate te Kenya imashinini arashu ore te Kenya naa kegirai aitumiya imashinini umusan, naa kore nena imashinini imusan keaku metaa keitumiya oltungani imashinini pole pole metasioi sii duo enkiremore olchamba. Neatae sii, meata oltungana olchamba oshi ilairemok loo ilchambai ing'eno sapuk. Megirai te Kenya aiko, aitengen ilairemok loo ilchambai peyie eitumiya imashinini naetio kuna olong'i. Neetae sii inguesi nainyal ilchambai. Ore sii enkae naa ore irbaribarani naa ketorok. Keifaa olosho le Kenya peiye aitengen.

Ore uchumi tenkop aang na ilepa oleng amu koree na tonkolongi natukusoitie na kepaasha oleng na ore kuna olongi indim oltungani niun tolchamba lino ore naa tonkolongi naponu nindim oltungani nikes tilo shamba lino nintumia endaa nitekesua arashu ore enkae daa natelekunye nitekesua tolchamba lino nindim nimiraki irkulie tunganak peyie itum mpisai nimbungie ormarei lino aa indim nilaaki nkera inonok school fees ashubninyerunye nkuli biasharani nidim na nona biasharani nikiaki mpisai nintumia tonkolongi naponu nindim si oltungani ninyangu ntare arashu nkishu nikiyaki nona kishu kule peyie imir nitum impisai nisumie nkera inonok wenipikie ormarei lino ewueji.

Ore enda naingua nkwapi eboo na kiko metaa koree ndaki oshi naunitoi tomukundani aang e kawaida metaa minyangu ltunganak inadaa tololo tunganak omit nona dakin aa ltunganak lolchambai kiko si metaa koree ndakini temurua aang metaa kemiri tebei kiti aa liko metaa meetae endaa sapuk neaku meetae endaa ekawaida noshiake naitumiai ndaki anaa nkwashenneaku kitumia ltunganak lemurua aang enoshi daa ake neaku kiko metaa kerikino ltunganak endaa oshi naitumia anaa ake temurua kiko si metaa ekintegemea oleng ndakin naingua boo alang si enikintumia ndakini oshi nikiun yiok neaku keaku na olameyu sapuk oleng.

Ilepa bei orpaek tolari otulosoyie amu ore koree mashinini nagirai aitumia tekenya nilepa sininche ore enkae toki naikuna peyie ilep bei orpaek na olameyu otarasua towuejitin ashu tobkulie murua ore ilo ameyi nikuna peyie itadoyio irpaek ogira akesu temurua ashu towuejitin kumol ore fertiliser peyie eunieki irpaek na meapi eboo ingwa na ore nona kwapi eboo na kegira amir tebei sapuk oleng naa ninche bei onona fertiliser.

Ore esokoni eaulo naa kekinyi naa keidim iltunganak lootaaniki aatabaki inasakoni alang sii supamaket amuu oltunganak koree teniyeu oltungani nilo supamaket naa lasima piintumiya engarri arashu amuu kelalakwa supamaket. Ore sii enkae naa koree esokoni eaulo naa kore bei naamirie intokitin naa arashu naamirie endaa naa kekiti alang supamaket, amu kore supamaket eaulo naa indim oltungani nijoki oltungani lomirita ilo duka mikimpungusaki ibei einatoki niyeu arashu endaa. Ore naa ninye supamaket, miindim kore ibei enye naa keuno. Miindim oltungani nijoki iltungani likigira amiraki mikitudung'oki arashu kimpungusaku ibei. Kore naa ,kore sokoni eaulo naa kore iltungani likigira amiraki likigira amiraki naa idol saa alang.

Ore enkibelekenyata oloing'ang'e naa kiko metaa miyiolou oltung'ani esa nalotu enchan. Amu kidim enchan nelotu araka, arashu nelotu imutie arashu melotu pi, melotu pi. Na kiko si metaa kore ilairemok lolchambai kidim metaa meyieu neun ilchambai lenye arashu ekes irmatunda lenye tenkaraki ina shan nalotu arashu imutie. Kiko si metaa kore ing'uesi kidim aikuna metaa keponu ing'uesi na kore nena ng'uesi, kinyal inkaitubulu arashu kinyal olchamba loltung'ani. Kiko si metaa kore enkibelekenyata oloing'ang'e kiko metaa metii inkariak iwuejiting natii ilchambai. Na kore si tenemetii enkare midim ilairemok atuun idaiki enye.

Enedukuya imbaa edukuya nalimu ebakinoto endaa eatua aji naa orng'usil. Ore orng'usil na kidim aku orng'usil ledaa nao, arashu endaa nitu eoku. Ore ketii daikin naa keeta orng'usil sidai. Ore enaare naa, endaa ore endaa na kepiki indim oltung'ani atushumie endaa emoti, arashu esaani. Ore peyie iyieu nebik inadaa nipising' inadaa ino, natii emoti arashu e dish nipik ewueji sidai natii nemetii ing'uesin. Ore enkae naa idim atushuma endaa barafu, ah kore inadaa na kidim neeku naa kidim neeku kule, inkirik arashu endaa natelekunye. Ore endaa nijo inkwashen arashu irpaek, nipik ewueji nemeshal. Kore inkijikoni arashu motiok nintumia, nipikie arashu

Ore eunoto endaa tolosho lang nakebaki yienoto aang kake keyieu ake endaa tolosho langa naore ena nkolongi leini nkera na ore na pikiponaa enoto endaa na pilintumia elifaa pekintengen ilairemok lorchambai enikuni temiitumieki indakin ore si enkae na peyie euni irpaek ompoosho aa olamyu ashu enchan ore enkae na pimitumia ngarin pekipuo amiraki ltunganak nona dakini nikun irkiek.

Koree enaa irpaek naa keya ilapatin okuni arashu imiet teniun tolchamba lino peyie ebulu. Kore eniinko oltungani peyie iiun lelo irpaek linono naa ingas aitau, ingas aitau inkujit torrok tolchamba lino nintumiya enchembe ino peyie iun ilo ilchamba lino nintobirr metaa keeta inkonai tiatua ilo ilchamba lino, ning'oru impekui sidan arashu impekui sidan peyie iuun tolchamba lino peyie etumoki atubulu impekui sidan, nipik enkare peyie ebulu nenw, lelo irpaek linono lotii inashamba, ninko sii metaa koree nena ,lelo irpaek linono lituuno peyie emenya inguesi, nianyu naaduo.

Koree tolchamba lino na iun endaa naa mposho ,irpaek irmatunda na indim oltungani ainosa inadaa ino naingua olchamba lino ore si enkae tanaa kisapuk ormarei lino kifaa metaa kidip endaa natii olchamba lino naabindim akebninyangu ake enkae tosokoni ore enkae naa ore enkolong na kekesunibendaa tolchamba indim ninya endaa naingua olchamba lino orw nkolongi natii olameyu indim oltungani ainyangu endaa tosokoni ore ena iun naji irpaek mpoosho ompuka ompuka tolchamba lino na indim. Ake oltungani nigil ainyangu eilata sukari emukate tosokoni neaku indim ake oltungani ningorie osokoni.

Ore te nkaji aii naa kenyae idakin enaa orgali sukuma tenebo inkirik amu koree nena daikin naa ketaa ngufu. Aa kore naa teninya oltung'ani neeku mikitii imoyiaritin. Kake mikining' imoyiaritin oleng'. Ors enkae daa naa ormushele omposho oo tenebo sii irmatunda amu teninya irmatunda naa kepona orasage toltung'ani meeta meeta oltung'ani shida orsage netum sii oltung'ani afya sidai. Koree enkae naa oree sii irmatunda naa kesaidai oltung'ani pee etum ingufu oleng' too sesen lenye.

Edaa naa entoki etipat oleng te nkishui oltung'ani. Naa eifaa oltung'ani peyie igelu edaa naa keisidai too sesen lo ltung'ani. Eifaa oltung'ani peyie igelu edaa enaa ormatunda amu keisadia oltung'ani torsage nisaidia sii oltung'ani peyie etum ingufu to sesen lenye. Ara naji tena metumito oltung'ani edaa sapuk ikash naa naji ake niata irmatunda linya tenkolong' naa enemitumoki naa ainosa lelo matunda too saaitin pookin. Koree naa ina daa na kisaidia oltung'ani oleng'.

Ore endaa naa nainyianguni tenkanji ai naa kisho oltung'ani metaa keeta nguvu nalotie ashu naishaidia ninye mifikiria ashu metasa esiai ore Nena daikin naa kindim neeku orgali ormushele nkuashen arashu emukate amu keeta nguvu too sesen naa ore enkae naa Kiko osesen metubulu ore ndaki enaa nkirik oo kule keisaidia Nkera metubulu neeku metum ninche moyiaritin kisaidai naa mitum oltung'ani moyiaritin ore naa irmatunda ena sukuma nkaroti naa keisaidia pee osesen lenye pee metum emoyiaritin nisaidia endaa nainyianguane tenkanji ai metaa mifikiria esidai neeku keyiolou naa ninye aisuma arashu keisaidia Nkera pee eisuma

Ore enkurma sidai naa enoshi naidong'i torkombe. Amu koree ina naa kisaidia amu idolita naa mepiki, mepiki chemicals mepiki chemicals. Naa koree si ina idim nidol enegirai aiko peyie idong'i arashu peyie itauni. Neeku idim oltung'ani nii amini oleng'. Koree enaidong'i torkombe naa mepiki naa ilchafui naa. Sii enornkadasini na kisidai sii ninye amu kei safi amu keitobirieki iwejitin naa keeta keeta kai safi naa kepiki naa intokitin meeta kepiki chemicals peyie ebik too nkolong'i kumok naa koree sii naa keisidai amu kelelek eyierata edaa. Kelelek eyierata enkurma enoshi oo nkardasini. Ore enkae naa ore sii edaa nkurma naidong'i torkombe kelelek mee safi amu.

Oltung'ani ninyia irpaek amu kisaidai oltung'ani too nguvui ore enkae naa keisaidia oltung'ani peyie ore endaa ena nkiri mboshok irpaek naa keisaidia oltung'ani peyie eku keeta naa ninye nguvu naa ore Nena daikin kelelek enkinyiangunoto ashu kelelek etum to olchamba lino ore endaa ena ormushele naa kelelek eyiarata tenebo oo nkuti puka enono ore endaa ena chapatini kisidai teyiarata ore chapatini edim oltung'ani ainosie orkitoyoyo lino naijio nkiri arashu naa mbuka

Ore endaa nanyorr, endaa nanya oleng tenkangai naa ormushele inkiri olmatunda, naa ore sii paategelua inadaa, naa keisaidia oleng. Kore naa ninye ormushele naa keiko oltungani metaa keeta enkufu te osesen, naa kore sii tenebo onkiri naa keisaidia oltungani sii ninche onkufu neisaidia oltungani peyie elotie oltungani. Kore engae naa ilmatunda, kore olmatunda naa kaisidiya oltungani peyie eidim naa osesen lenye atara nkule imoyiaritin neaku sii keete engolong sapuk teilo sesen lenye. Kore natii tenkae naa enkare eifaa oltungani peok enkare peyie etumoki naa ,keisidai oltungani peyie eaku keeeta enkare to osesen, peyie atumoki naa ninye aentelea imaisha enye te sidai. Ategelua inadaa amuu kesidai naa kanyorr naa sii ninye osesen inadaa naa.

Lairemok ashu laramatak lolchambai nakifaa pekesu endaa emye ataa etabawua enkolong naitauni maa enkolong nitu eoku irmatunda lenye naa amu kiko ina peyie keaku kinyala endaa tolchamba ore enkae na kifaa pitumia laramatak wueji tin nashumie ndakini peyie menya ngwesi ashu peyie minyel enkolong ore enkae nakifaa pitumia laramatak olchani ooar ngwesi arashu naa arashu na ngwesi peyie minyal nkaitubulu enye naore lolokiek kifaa peyie meaku lainyal ndakini kifaa pitumia ngarin nasioyo pemisieki endaa ainyala.

Ore naa tenkaji aai na tanatum iropiyiani nainyangu ndakini tofauti tofauti nanyae aa ingasa ainyangu ndakini ana irmatunda ningil ainyangu ormushele ningil ainyangu enkurma orgali peyie ore tenkolong nabo meyieri orgali ompuka teneno irmatunda ore tenkae oleng nenyae ormushele ompuka ashu enyae nchapatini ompuka amu ketoronok enenya oltungani endaanabo kidim neyaki oltungani imoyiaritin na nemesidan tenkishui oltungani ifaa ake oltungani pinyangu ndakini nemenyanyuk pindim aibelekenya tonkolongi naaponu aa indim naa

Idim naa ilairemok pemir arashu itobir indaiki naa kisafii naa eitu ebik sii oleng amu kenyor iltunganak lesokoni indaiki natuunoki toonkangitie amu meeta ninche irkiek lotipikaki. Kifaa sii ilairemok peyie eyiolou ajo kainyio eyieu iltunganak lesokoni peining enaa keyieu iltunganak lesokoni ,keyieu indaiki anaa intare eyieu ninche .Kifaa naa ilairemok peyie ore nena daiki namirita ninche peyie itabaya osokoni tesaa nayieuni peyie mishiliwa ninche. Kifaa sii peyie ore tenitabaya nena daiki osokoni peyie eaku nena daiki sidan eitu ebik nifaa pemir indaiki tompisai nalelek.

Indaiki naalekuni tenkaji aji arashu enchumata endaa naa kore naa indim naa oltung'ani nipik ina daa ino peyie enyai tenkai olong', arashu tanaa torono ina daa meidim enchumata indim naake nincho ildien ashu impakai anaa enimiata ildien ashu impakai tenkaji ino, nipik naa olpipa, peyie ewuoi aibukoo tewueji nalakwa naa pemeyau ing'uesi aaku naa ilng'enche naa, laa keyau emoyian neyau sii olg'usil torono tiatua enkaji oltung'ani teneitu inang'aa ina daa ashu eitu ipik ewueji sidai. Kore naa ina daa nashumi naa keifai naa pee epising'i arashu peyie epiki barafu peyie meinyaala ake ia daa ino.

Ore endaa naitobiruaki naa ikuna peyie ninche enyor iltunganak oleng amu ore iltunganak oshi lekuna olongi naa keyieu naa kesioki aitumia isai enye amu kelelek inadaa amu , kelelek amu keyiera. Ore enkae naa ketii iltunganak lemeyiolo ateyierisho naa kegira naa ninche ake aitegemea endaa naa naidipaki aitobiru. Ore enkae naa ore endaa ore endaa naitobiruaki naa kesioki oltungani atum amu eetae oshi taata mtandao naa keyaki endaa oltungani tenwuei netii. Ore sii enkae naa ,ore kuna simui netaa kegira iltunganak asujaa oleng neaku , keyieu naake oltungani nees enetaasa olikae amu ketodua naake sininye tesimu .Ore enkae naa ketaa kelelek enkinyangunoto endaa alang eyiarata endaa tiatua aji amu mindim naake ninyiangu ntokitin pookin naake niyierita .